Ore embaye sapuk naitiship tena siai naa ketum ilairemok faida sapuk oleng' netum esimu ena kiremore endaa ena naa keyaki ninche faida toonkoitoi naapashipaashari ore kuna faidani naatum ninche tena siai enkiremore nitumiaa nena pisaai aitoki aipanua mbiasharani enye embaye ina naa kilepunyie ninche.

Oree embayee eetipat tenaa siai naa peyiee etumokii irmasae aatorip enkop enye ambaee ina naa kelotuu ninyee aret tentaisere enyee oonkera enye oree enkotoii sidai naripie irmasae enkop enye naa peyiee mitoki amirakii irkuliee tunganak too beinii yiaa boori oleng